Chiemo ni oting'o cha chak, nyamraka, kek, gi maembe. Koro maembe to ikawo kasto ipoke, kosepoke maber ting'ade matindo tindo tindo, tindo, tikete e bakul kamano. Chae ni to idhi keto mana e kendo, to e iketo majan timoko mach. To koro iweyo ma chae chal ka gima yienyo mochiegi, tigole. Koro nyamraka ni, en to en inyiewe mana kamano. To ikete iketo mach iketo mo e pan e sufuria matin , kasto ikete kanyo. Tiwe ochielore tiloke iloke dakika moro abich kama, to koro osechiek. Kasto koro kek ni, en koro ikawo uh mogo ngano, gi skari gi chak gi tong' gi baking powder ti i iriwogi kanyakla maber. Kasti ikete kendo tiwe ochiek maber.

Koro ka nitie ring'o mong'ad matindo tindo e waru gi avocado. Koro ring'o ni nitiere masin moro ma ing'ade go matindo tindo tindo makoro owuok matindo makoro ochalo olayo kama. Kor en kise kawe koseng'ade kama iketo mo tiketo ne kitungu. To ka kitungu koro osewang' maber tichakiketo nyanya gi chumbi. Tokoro ichielo gi ichielogi ma nyanya tore maber ti so ring'o mongadi matindo tindo ni. Tichielo ring'o no maber maber maber mochiegi. Kosechiek to koro igole. Tikaw waru tipoko maber ipoko ipoko ipoko waru gi tek kasto iketo gi e pi matin tikete mach. Iwe ma waru ni chwakre chwakre makoro waru ni bed mayom. Ok obed modhiek ahinya. Igo waru e mach kasto koro igolo waru e pi tisonye isonye isonye isonye mochal gima en kuon kama. Kasto avocado ni okaw akaw avocado ni tipoke ting'ade matindo tindo tindo tindo toket gi e san kama.

Rwako chudo kokalo e ong'we yamo, kelo dongruok mar nderni nikech sirikal ng'ado usuru kokalo kuom chudo ma ji golo e ong'we yamo gi. Koro usuru mang'adni itiyo godo e gero nderni kenditiyo kode e loso nderni ma nyicha osekethre. Kendo o okelo dongruok mamoko kaka mek gedo, nikech koro okelo yot mar nyiewo e gige gedo kaka simiti, eh musmwal gini, kokoto. Ee, kech o omiyo ting'o pesa bedo mayot molo ting'o pesa aching'. Ochakokelo dongruok moko kaka mek miyoji tich, jokma tiyo e dukni mek Mpesa gi yudo tich be.

E higa elfariyo kod apar gabich mane en mjumbe kendo ja siasa maduong' e e e gweng' gi mek Awendo gi South Nyanza, Oluoch Kanindo notho. Koro kani kelo ringre, ne nokel ringre e skundwa ka ne pod wan ne wan e skul. Nokel ringre e pap gi ndeke madongo dongo adek. To kendo jok manobiro be gi ringre no ne en Raila Odinga, Kalonza Musyoka, Moses Wetangula, gi josiasa moko madongo dongo be gi ji mathoth, dhano nopong'o pap sawa sawa.

Chiemo ni an kaka anya chame, anya kuongo amadho chae kachame gi tong'. Amadho chae gi tong' kendo tong' tamako gi ginene no, gi fork no. Amadho chae gi tong', kasetieko chae gi tong' ma kor oayweyo, e kadonje maembe kachamo mos mos kayweyo matieki.

Chiemo ni adhi chame ka adhi chako gi madho chae, kakowe gi tong'. Korakawo tong' achamo tamadho chae, akawo tong' achamo tamadho chae, matiek chae. Kasto koro aluwo maembe e wiye kasetieko madho chae gi tong'.

A chiemo ni wadhi chako gi tedo ringo, koro ringwa ni wang'ade matindo tindo kasto wachwake mobed mayom. Kosebedo mayom tigole e kendo, kasto koro ichiele maber, ichakichielo ring'o no gi kitungu gi nyanya ikete ring'o mimed chumbi gi dania gi hoho gini. Ka ring'o osechielo maber to koro imedo pi matin mondilosne godo sup matin, ok sup mang'eny. Kasto koro wakawo mokwa, iketo pi e kendo. Ka pi oseyienyo wakawo mokwa waolo kanyo, wadwale maber mawalosgodo kuon ma kuon ochiek maber. Kasto korikawo skuma, ing'ade matindo tindo tichiele e mo be e bathe kanyo. To kawo maembe, towapoko, kwasepoko twang'ade matindo tindo tindo, towakete e bakul kama to koro chiembwa osechiek.

Chiemo ni adhi chame, adhi kawo ojiko mar fork no. Kasto koro achwoyo e waru ga mothol go kata chips. Achwoyo tachamo, achwoyo tachamo to ak akawo gweno, akawo gweno matin bachaka chamo. Taluoyo e soda kowe mondo kik gideya. Tachaka kawo akwanyo waru gi fork tachamo. Tachaka kwao gwe akwanyo gweno akayo achamo talwowe soda mos mos mos mos ma atieki.

Ji duto ma piny owacho itimonegi chudo kamorachiel mondo omi tij chudono obed mayot. Nikech k oketgi te kamorachiel, chudo no itime e seche matin to itime chap chap. Marariyo, ma dwoko piny kuo. Nikech koro pesa no okolure e lwet ji mang'eny ma mondo koro inya kwale mayot. Eh, oya ayae e lwet ng'a chiwo chudo to donjo mana e lwet ng'a onego yud chudo. Koro miyo koro kuo mar pesa bedo ma piny.

Lokruok ma osetimre e yo mar dijitol omiyo koro loso oboke mag ohala e loch gwenge obedo tich mayot kabisa nkech koro okochuno ni nyaka iwuoth nyaka e i ofis loch gweng' ma intiere. E, ng'ata ng'ata ma nigi simu ma nigi ong'we yamo manyadonje mbui kata ka in gi kompyuta manya donje mbui, idonjo mane mbui timanyo mbui mar loch gweng' ma intiere no. To koro idhi kanyo timanyo oboke ma idwaro no katobed mar ohala mane. To chudo be ichula chula e yor mbui kokalo kuom Mpesa, koro omiyo tich bedo mayot. Moloyo ndalo manyachon ma nyaka niwuoth nyaka e ofis mondo koro mi oboke no kendi.

Tiyo kod yore mbui oseketo yot e dwaro oboke kaka mag nyuol, kend kata mag tho. Nkech koro sani okochuno ni ng'ato nyaka wuoth nyaka e ofis sirikal mondiyud oboke gi. Oboke gi inyalo dwarogi kata kumoramora ma intiere kokalo kuom ong'we yamo mari, kitiyo kod mbui mari mar e-Citizen. Koro sirikal, koro piny owacho onego, onego omany yo ma koro, bang' kisedwaro oboke gi, inyalo yudo gi ma ok ochuno ni iwuoth kendo nyaka e ofis sirikal mondikawgi. Nikech sani dwaro, dwaro to okochuno ni nyakichop nyaka e ofis. Lakini mondo koro ikawgi, nyaka kendo iwuoth nyake ofis kendi mondi dhi iome.

Weche mag mbui osekonyo e keto ayanga ng'anyo mag oganda jo Kenya nikech koro sani, oganda jo Kenya nyalo, nyalo pango ng'anyo sa asaya kokalo kuom weche mbui maonge ni nyaka ja siaso moro e ma nyaka pang gi. Kendo moro e chon ne mondo ji ong'e ni ng'anyo dhi mbele kamoro ne nyaka jo fwambo e ma land ne ji. Seche moko iyudo ni ng'anyo notimre morumo ka jofuambo pokochopo. Kata ng'anyo timre kamoro ma risav ma jofuambo ok nya chope. Koro magi sani weche mbui konyo nkech ng'ata ng'ata ma nigi ong'we yamo manya donje mbui, nyalo mako picha matimre kanyo. To kete mbui to ji te ng'e gima dhi mbele kanyo, mo maok ochuno ni nyaka jo fuambo gi keyo ema nyaka bi.

Gima timore kae en ni ajali mar ndara otimore ka, kendo lori mar trela olokore e ndara mogore piny owuok e ndara molokore. Koro nitiere gach ambulance mating'o jotuo katere osiptal ero koro ochopo ka mondo okaw jok ma dibed ni ohinyore kae. Mondo oring otergi kar thieth modno giyud thieth.

Amosi, amosi ja duka, ke iriyo maber? Koro an abiro manyo simu, adwani anyiew simu mo manyien. Lakini koro kang'iyo gi mfuko na gi o wach gi kaka hali mar ofuko na chal, adwaro mana ng'eyo simbe ma odwok nengo gi piny. Be ntiere simbe ma nengogi odwok piny machiegni manya nyiewo kaluwore gi ni, ni nkech an gi pesa matin sani.

Anto asomo e mbalariany mar Egerton, koro mondidonj e mbalariany ka nyakibed ni ise itimo klas apar gariyo mikalo. To koro kala moar klas apar gariyoni oulo ni iyudo gred mar C+ ka dhi mbele. Matiende ni C+, B+, B, A gini, aya koro kisekalo tidhi e mbui mar KUCCPS iluongo ni KUCCPS. Gin e jo ma keto ji e mbalariany mopogore opogore piny ka, indikori e mbui ni. Kisendikori idhi keto nyingi, nambani mar simu gini, skul mane isome, index number. Ntiere pesa moro matin michulo, en alufachiel ichulo. Kasto kod mar Mpesa cha ikete mbui kanyo. Kiseketo to koro idhi iyiero mbalariany midwaro. Kowachni Egerton iyiero mbalariany no ni tiyiero gi gima idwa tiegri e mbalariany ni. Kisetieko to koro in iritarita mondo koro jo KUCCPS go oketi e mbalariany ma iyiero gi kos ma idwaro.

Chudo ma balang' ntiere ewi e wi gik ma inyiewo, ka itiyo kod kad nkech kadni otiyo kod bank. Koro bank ma igole pesa ni, nyaka, nyaka ichulgi chudo mar miyi pesa ni no, mar kano ni pesa ni no. Kendo nyaka bed chudo mar oro pesa ni ma iluongo ni transaction, koa e bank ni kadhi e bank mar kuma inyiepe. Kendo chudo moro be mamedore kanyo be en ushuru ma sirikal kawo kowuok chudo ma ji timo kod kuom kadi, kadi gi, ee.

Ber mikelo kod somo mar mbui kipimo kod ber miyudo e somo mar mbalariany en ni somo mar mbui e inya dhi kata e tich gokinyi, godiochieng' tiduogo goshiambo idhi mbele gi somo. Kendo somo mar mbui ng'eny gi ok chul, kidhi e mbui kaka mar YouTube, inya yuda yuda somo e nini, inya yuda yuda somo e yor nono mokichulo kata siling'. Kasto kendo somo mar mbui, ah, oyot nkech i iyudo mana gimidwaro somo cha. Mopogore gi mbalariany ma idhi somo gik mang'eny ma moko tokidhi tiyogo kata.

Kawuono to onge lendo moramora mowachi kaluwore kod ng'anyo mar jopuonj mbalariany. Ng'anyo mane ntiere, ne ntiere e chak higa dwe mar achiel ariyo adek. Lakini kawuono onge lendo mowach, onge lendo moramora mowachi kaluwore gi ng'anyo mar joupunj mbalariany.

Yore mag, yore mag mibadhi e piny Kenya to ntiere rang'iny ma malo sani kawuono. To kendo kaka ndalo medo dhi, e kaka yore mek, e kaka rang'iny mar yore mag mibadhi medo idho.

Ka oboke mari mar riembo mtoka orumo, i nyalo dhi e mbui mari mar e-Citizen. To iyiero ni idwaro yudo oboke manyien mar riembo mtoka. Koro kanyo idhi keto nyingi gi ID number ni gi namba mar obokeni machon cha. Kasto ntiere pesa moro matin ma gidhi dwaro kuomi. Kisechulo pesa no to kasto bas in koro idhi ritarita mondo koro omiyi oboke ni manyien mar riembo gari.